ekesipaa taa pii Ajo kesishoreki oshi enkik olukunguni arashu kesishoreki ntokitin naaji naijio olchala entulugumu ena naaji nioru tiatua emwatata oo ntokitin nipik olchamba aintokii sii naaji asishoree entoki naijio Nena kiik olukunguni nilo naaji nisirisiraki olchamba matejonaijii ewor enaji eno olukunguni Niya enaduo elochafu Nena kiki enye nilo aisirisraki olchamba aa njere tenisirisiraki enaduo kiik arashu enaduo kiik atua olchamba lino naa kitodolu Ajo egira aponaa value oo naaduo kulupuok arashu value enkulupuoni olchamba lino neeku ninye egira Ajo aponaa ena pigira ninye duo ena nigira aas ena siai duo eyasita njere metaa todua piun enaduo daa ino niun enaduo daa eno neponaa neeku keisho endaa aitobiraki amu keeta naa nkulupuok nguvu metaa kindim neeku keyieu endaa tesiokinoto neeku ena naaji esidano pee epik olchamba lino naaduo kiik olukunguni kake mmee elo asot tewueji nebo esirisiraki olchamba pooki wueji petum naaji meeta ore peyie esha nisalashaki enaduo are oladuo shamba naaduo kiik olukunguni neeku ena esiai

Ee ore naa nai nanu enduata nai ai nanu aa naidim nai nanu atejo aa makeon, kaidim nai nanu atejo tenimira naa olairemoni naa kegolu mbaa inonok oleng' amu etagolo naa dii ena maisha nataa orepiijo ing'or poki toki ore tenimira olairemoni matejo nai tenimira olaramatani loo nkishunira olairemoni ashu itii dii pokira are, kake ore nai esidai oleng' naa tenitii inchot pokira are amu kelo nelotu entoki naijo nai olameyu naa ore pee elotu oladuo ameyu neer inaduo kishu pookin, niidim ataara inaduo kishu pookin, nemut pookin ninteru pookin toki te te te zero. Emidol naa ajo kitumuta naa ilo ameyu naa ore nai tenaa ira ira olairemoni naa ore peemut inkishu nae iyata iyata nyoo iyata enkai oitoi niindim nai ataa atuunisho ashu tene tenepuo dii nye induo kishu metaa metii inaduo kishu naa iindim ake ataa itum inkulie tokitin naijo nai iindim nai ataa tenelo nemuta inkishu naa iindim nai ataa ee iyata endaa tiatua tolchamba ashu iindim nai ataa itum entoki ninya amu tenijo iing'or taata teneeltu olameyu nemut inaduo kishu tenimiya nemeetai enkurma nemeetai toki nemetai ninye entoki namiri, neeku egolu naa maisha. Neeku enaikash duo nai kajo nai nanu ajo enaikash enira olairemoni amu itum naa nai entoki nimir ne ne nenya netumi entoki nanyai naa iindim atipika endaa oo..

Ore iroruat naa naai naidim aawa naa naa kengas naa aaku ore piinyial naa kitodolu nchere ajo kegolu naa esiai enkiremore amu ore piipej inaduo takitakani inono naa kelo emburuo ainyal olmanyara niaku kangas aaku ore esiai e nisuj esiai olmanyara naa sidai oleng Ore enedukuya naa eunoto oolkiek amu keeku oloip nidim ataa nitoki sii aaku keyau enkijape sidai atwa ang amu mitoki aaku osiwuo oor enkop Kemitikii sii osiwuo eya pookitoki neor olchamba ntokiting naijo naijo nena amu ore nasi piintobir olmanyara naa

Kesipa taa ajo ore ena siai tedialo aang' naa ketiibtaa dei pii kuna busheri duo naanyieng' naa enkishu kake ore duo oshi ana dungoto naa nadung' kulo loik naa eketumi duo nai too kuna sulotani naake matejo noo Nairobi etumieki kake ore duo to kuna wuejitin nayieng'eki naa inkishu oleng naa adamu eyieng'i kake keyieng'i nkishu ake eton duo emetii kuna imashinini. Atodua taa dei keeli ajo ore etonilo naa wuejitin kuna neeying'eki inkishu naa ilo nai niyieng'ie enkiteng nidol anaa ketumi amu ore teneilo wuejitin naijo kuna busheri ashu wuejitin naa neeying'ieki inkishu ashu ake nena sulotani oshi naayieng'eki inkishu naa itum naii ,itum kuna imashinini naas ena siai. Naa ore naa ena siai, ore naa ena imashini naa keitelelek pooki toki amu eniyeu nijo duo naii ning'or naa kedung'uto teneweji naaa ore peedung' ale loito aikonji, naa keitelelek naa esiai, menyanyukie enoshi dung'oto nidung' ake amu kengas aaku tenidung' tolpanga naa ekinauru, neitoki aaku kelelek enino adung' enaduo iloito nikidarakino neaku eitoki aaku enyamali, neitoki sii ninche aaku ore enedarakink enkop naa keinyal ewueji neidim nai ataa keyau dii inkasarani amu enijo aim inewueji niim enaduo oito, ntokitin naijo nena naaku ijo kesidai ena siai oleng.

Ore naa deii oee eneiko naa nai oltungani peeyiolou ena saii naa kelo, ore duo esiai obasikili amu keji oshi ore pee nilo nai eraware enaaji entoki naijo nai ingarrin, naa keji naa oshi lasima piilo esukul naii sukuul oolderevani ashu esukul naake iyie naitodol iltunganak ena siai naa enetipat dei oshi tenilo amu meeta naa eninko piilo tenisuma naa ore peindip enkisuma ino nikinchori license ino. Naa keitelelek naa oshi inasiai amu mikintoki nai aata inyamali osirkali amu ore nai teneimu irbaribarani neiding'a nemeitoki naa aata inyamali kake ore naa ena naa indim atayiolo ake naa tenilo sukuul amuu indim dei oltungani amu etaa rei ore ingarri naa iyiolou ake ata eitu iko sukul, naaku ore naa enyamali natii naa inkardasini naa nena naaji lasima pieta naji license piitumoki naa atarawa ing'arri, naaku ore ninye ena naa indim sii nai atayiolo ake eimu atua iltunganak, eimu duo nai anaa enduata nai iyie makeon, oltungani makeon nemee duo lasima pee ilo nai sukuul piindim atayiolo taata engarri, indim nai atayiolo taata eton itonita ale teningoru oltungani nikutani eneikoni tenerewi. Naaku oltungani duo nai keitengeni, mee duo enaa oltungani nai duo osioki aibung' entoki tee siekunoto amu indim nai anoto atayiolo openye eitu ninye kintodoli kakenaa kelele naa ena siai duo nai teniyolou.

Ore naaji tenanu naa meeta engeno nijo ayieu peyie iindim ataasa ena siai amuu, teningas aingor kuna tokitin naa indim anoto kuna tokitin tiatua enkare amuu indim atipika enkaina ino ewueji niyiolo ajo ketii kulo tokitin. Naa indim anoto oleng. Neme engeno naje ashuu ilo aingoru tedikae ana sukuul. Entoki ena nidamu ake ponye nijo ntasho matipika enkaina ene etayieu naibung naa katum. Keetai sii doi oshi wuejitin neme tiniingor duo kuna nguesin naa nemetumoi te pooki wueji. Keeta ewueji naa tenipik enkaina ino nilo atum. Niaku naa ime pooki wueji etii. Keji duo inyore nejio duo kejo aisordo netii enkare kake mme enoshi are duo naaji naruko kake tenelo neruko netii naa sii esarngab amuu kenyorr nene oleng. Ewueji taaduo neijo oloti oonyionyi kenyorr oelng naa indim anoto. Odol sii oshi kuna nguesin enya inkulie

aidim naaji atejo ore ena mbae tidialo ang naa ashu tenkop ang naa kaidim atejo kisapuk ena siai tidialo ang amu eibelekenye naadoi enkop mekure enapa siaia naata kedung iltung'ana irkeek nemeun ore pingoor ena unoto ekule keek laa keji oshi ormeguei kake ketii dialo ang pii naa keunitoi irkeek tenkumoki oleng amu etaa naa ninye etudua iltung'ana naa esumate loyiolo ajo kainyio maana peuni olchani arashu kainyio esaidia olchani tee neuni neeku edol Ajo keretito iltung'ana ena mbae ore naa piun irkeek naa ekidim taa naaji atareto amu kitobir compound ino nitum enkijiape sidai nitum doi ninye oloip amu ore sanisana ele Shani naa kilep nitobir oloip sidai oleng kitobir amu meeta irkiku oudisho neeku ore piun naa olchani sidai amu kindim aishoo oloip tenkalo tiatua ang nikidim aishoo ewueji naaji nidim ataa ore piyataa elomon nipuonunu atoni tee ntonata ele Shani ntokitin naijio Nena kidim naaji atareto neeku ore ena mbae kisapuk naaji tenkop ang naa entoki emaana eesitaa lelo tung'ana teuneun irkeek neeku kisapuk ena mbae tenkop ang

Eji ore naa entoki nai naloto nanu indamunot tenadol ena pisha nai enidol ena posta naa inchere tenijo naa aing'or enatoki enaa enkitobirata naitobir tenijo aing'or ale tungani otii ena pisha naa oltungani duo olotu aimaki esiai ebiashara tenkop musima naii olafirikani pooki, naa inatoki dei naii entoki nalotu aimaki neaku enetipat nai entoki naijo ina amuu kaloto nai indamunot ore entoki naijo mbiashara. Nalotu ake entoki naijo nai mbiashara eimu inkoitoi anaa nai ore enabol imbiashara amu ore naa paaning' enikijoki naa entoki nalimu inchere enji eikoni teneboli imbiashara naa kengas naa inatoki abol indamunot amuu tenijo naa nai asuj anaa enatoki nalimu naa ninye ashu inkoitoi naidim nai alimu, naa inchere indim nai anoto eng'eno naji ashu eng'eno niindim nai intarunye imbiashara ino makeon. Ore aitoki idol sii ajo ore enatoki naa entoki naitobiruaki inchere oree ijumaine kewairie oldakikani tomon ouni, naa ketii ale tungani inchere keitodolu ajo keiteng'enisho ale tungani naa tengaraki eimu etiivi, naaku eng'eno duo eimu nai.

Kaidim naaji ataa tenadol entoki naijio ena naa kadamu ntokitin kumok oleng amu tening'or ele paeki naa orpaeki ele laa tening'or oltung'ani duo oyiolo enkiremore naa eng'or ele paeki ena orpaeki otubulua leton akiti kake orpaeki otaa afya njere ore ele airemoni naa olairemoni otaa entoki naasita neeku ore naaji entoki naa kalotu nanu ndamunot ainei naa enkiremore orpaek amu teniyiolo naaji entoki naijio ena naa enkiremore eyimu edakii pokin ore entoki yaare enkiremore naa enkiremore orpaek amu meeta entoki sidai enaa enkiremore orpaek amu ore irpaek naa kidimi olamei naa ore piun eladuo paek nipik atua orkompe naa keng'as aaku kidimi naa olameyu amu tenipik atua oladuo kompe amu tenijoo amir tenijo aning'u bei enye ketii abori naa edim ake atipika atua orkompe lino ore esaa nailepua sokoni aku ketii shumata Niya sokoni naidim naaji anoto ropiani neeku naaji enotoko naidim ayeu nanu ndamunot tenadol ele paeki arashu kaidim naaji ataa kadamu enkiremore eyimu nkoitoi kumok oleng neeku enatoki

Ore oshi eunoto nai orkiek ashu enoshi duo inakata nai epiki irkiek ewuei nebo nesoti naaji matejo iyeu naii noshi kata naii metejo duo enoshi kata ieta impuka naa nintayu niya esokoni, ore doi oshi ina kitayunoto niyaa naa oshi intae te nasari piiya osokoni pee etum ilkastumai ashu dei nijye ilkastumai aeu atodua tiatua etii nasari enye neidim ainyang'u. Ketum oshi inyang'unoto orkiek peepikitae peepiki oshi nasari neitorit te wueji nebo naa kepiki oshi eweji nebo aa inchere metaa peeleleku esiai olkastomai metaa teniyeu irkiek nai matejo tomon, niyeu te nkabila pooki orkiek naa keidim nai anoto te siekunoto, naaku ina oshi peesoti irkiek te wueji nebo, netumi naa nai aatipiki ewueji nebo pee eitelelek esiai inchere metaa teniyeu olchani laba anaa lidolita, ilotu openy niduaki keon ajo ale ayeu o ale o ale ,nindim ategeluloba anaa liyeu naa keona sii itegeleka eladuo ilsheni mee iltungani likitegeleka, neaku inatoki doi oshi eyau eitelelek esiai engelunoto orkiek. Ore si aitoki keleleku earoto esokoni amu ore piintai pookin nipik ewueji nabo anaa nimpangaka aakeleleku esiai, naaku ina sii duo oshi adol eata naa ina esototo orkiek te wueji nebo.

Ore nashi enabaye naa enetipat dei oshi piyas amu ore duo naaji matejo teniyeu niun ale ilshani lino naa lasima naa olchani teniragie naa kaji eiko na tenitum ashu entan enyena aatijing' neaku enkumoto niipik amu inakata etumoki intana aibung'a enkop aitobiraki naa ,netumoki naa nai olchani atubulu. Ore sii aitoki, lasima sii petii enkuluponi naibung'aki amu eibung'aki enaduo nkuluponi ashu olchani meitaru aikoja metubulu aishooki. Ore sii dei tenituroki engumoto naa keleleku nai enkitookoto enkare amu ore pii ipik enkare nai nindim atipika nai entoki naijo empolea ashu olchala ashu nkulupo nkunii naa keitelelek naa nai esiai amuu keisho ilchani engufu naa keisho sii metasieku olchani abulu ,neaku duo Ore oshi ena turoto peeturi naa keisho nai metaa Ore peepiki enkare naa ketum naa nai enkare eweji, ketumoli naa nai ale ilshani atooko enkare amu ore pee eshum enkare enaduo nkata nai matejo itipika paa keshuma enkare teine naa keitodolu inchere ajo ketumoki naa ele ilchani atooko enaduo are polepole aikunaki neja. Neaku naake naji enijo aing'or ena siai ele ilshani naa enetipat oshi ena siai pee etumoki naa anoto ilshani enkitashoto.

Ore na dei oshi eunoto nai orkiek naa engas aaku ekiret naii, keret ilaunok oleng naa enetipat peyie eaku laremok lolkiek eunoto ajo enetipat oleng amuu, kengas aaku ore olchani naa keitadoyio ena enkijepe amu keitobir nai ashu metaa tenelotu ena enkijape olchamba ashu tenelotu nai enoshi siwuo naii oarr enkop nemetumoki naa atooro ilchamba lino amuu ketii naa eladuo irkiek oibooyo eladuo siwuo otii olchamba amu ore piwuor eladuo ilshani neikoja, netii eladuo ilshamba. Ore sii aitoki engas dei aaku kemitiki ntoki naijo enoshi kata nai etasha nijo nelotu enoshi inshan nawor enkop naa ore naa pelotu nai enoshi najo kejo nai akutu neor enkop, naa kemitiki naa eikoja? Etumoki nai atooro enaduo ilshamba. Ore si eitoki, esidai sii dei eunoto olchani amu metejo nai tewueji nemekipo naa kengas naa aku oshi olchani neaku ore naa peetumi enkiti timi nai ashu teneun pooki ng'ae olchani teineweji ake iyie naa ketii naa lairemok amu keaku naa nai kesha nai enchan asioki. Ore sii dei aitoki, ore si nai inakata matejo tenelotu eloshi siwuo torino naa kerip sii dii olchamba, amu kerip olchamba etii oloip naaku entoki narip nai olchamba, naaku enetipat.

Kesipa taa pii ajo ore enabae na enetipat oleng tenkopang amu tenijo aingir enabae tekuna rishat nataa isume pokki tungani netayiolo ajobenetipat teninyangu pamba enkerai na etayiolo pooki ngae amu ore pingur enakibelekenya na enetipat amu kengas aaaku kitelekiaki ntasati esiai amu imaniki nai etoishe entomononi ne enetipat amu kitelelek esiai amu enakata nabo ake inchopoki enkerai nichafua ninanga meetae enashukokini enkerai neaku kitelelek esiai mentoki najibintau taisere ningil ashukoki neake enetipat enabae amu kaidim atejo enetipat amu keas entoki naijo ena meentoki nintau nintokibaigilie osesen neaku meyieu nai ningasa aitau nintoki aigilie osesen amu idipe na esiai enye neakubore otipika enamusana nintoki apik engejuk

Ore entoki naitishipisho tene nikidim aitishipa arashu entoki sidai Tena siai amu ore era olairemoni naa ekidim ena atareto too nkoitoi kumok amu ore entoki edukuya ore entoki naasita ele airemoni naa etang'asa atur egumoto ore petur ele mtaro nepiki nyoo Kuna mepepeni abori aa njere ore pidip meeta etuno naa kibok Kuna tokitin enkare naaji kisho enkare metobiko penyo amu oree pee ejig enkare atua Kuna tokitin nimisho naaji enkare metasioki awok enkop ashu misho metasioki ayishu enaduo are nitipika arashu nateshepua nejig ene wueji neeku kelo apik enkare metobiko penyo ena entoki edukuya ore entoki yaare ore ena toki naa kibooyo enoshi are naruko enoshi are naor enkop matejo naaji duo keetae enoshi Naya enkare nkulupuok pookin niyishaaneor olchamba neeku ena toki naaji eboyo kibooyo pemitoki enkare Aya nkulupuok neeku ore naaji pee epiki ntokitin naijio Kuna naa kibooyo pee mitoki ayiyiyitaa ore pipik ele baata nibok enkare

Ore naa nai ing'eno niindim nai oltungani ataa iyeu piiyaas ena siai ino naa inchere, iyeu naa eng'eno sapuk oleng amu mee naa enatoki nijo nai enkitobirare eekuna tokitin nemee entoki nai nindim ake oltungani akwetiki naai ake duo niyas. Kaidim nai atejo lasima nitijing'a ildarasa ashu aalasima ake ninye pee ishomo atum to indarasa angas mikinteng'eni enatoki amuu nilotu nai ata ilpundi ashu ilpundi le pooki toki ake neja duo naa ingas atum ake ninye ajo amu ketii naa ninye nkishoorot kake ataa etii nena naa lasima naa piiyolou ajo kaji eikoni teneitobiri ena, kaji eikoni tenepiki ana, intokitin naijo nena idolita. Naaku nai Kaidim nanu atejo ore teniyiolou ena siai naa lasima peaku isumie naa nai metaa entoki edukuya naa lasima peaku isumiya. Kore neare, lasima sii petaa iyiolo pooki toki, pooki naisu nai ena siai enkitobirare oltukituki matejo tenaa tenelo neimin olchum loji naje, mee intoki ajo eji kanyio pasa nataa naidimayu metaa keshomo. Iyolo ake ajo enatoki naimina ,metaa ore ninye tenitum peekijokini pekioshokini esimu nikijokini nena ,niyolou ake ajo entoki naje eyeunii peitobirieki iltuktuk, naaku ore naa dei ena siai Kaidim nanu atejo mee lasima pee, lasima piilo ildarasa pee.

Ore naa nai eninko nai ahsu eninko nai peintadoiyo ena inyamaliritin nikindim nai ayiaki ena nkijape nai noshi kata nai naa inchere, ore ilairemok ashu ilaramatak pookin naa lasima pee ,lasima pee epejoo intakitakani enye, matejo nai noshi kata nai ,ore piipejoo intakitakani naa ipej nituroki nai enkiti wueji ashu iturr nai ngumoto nipik enaduo intakitakani inonok ashu aa nipejoo teineweji inchere aiyolo naashi ajo epeji naa intakitakani te wueji neilepe naa pooki, neilep naa nelo aifoom entoki, nelo aitobirr nai entoki naitobirr ,nelo nai neaku3ore peesha enaduo inshan nasha naa kesheita inshan ashu naa ore peedoli atua ilchambai neepej, nepej olchamba pookin, neaku naa idol nai ajo keyau naa inia inyamali amu teneas naa ,tenesha naa enaduo inshan naa kepej nkaitubulu pookin, nemeitoki aisho indaa metupuku naa nai te siai. Neaku enetipat naa nai tenintobir, teneitobiri olmanyara teina oitoi amu ore pee tenepali empejoroto ortakitakani duo nai ashu epejori nai te nkoitoi naishaa aa inchere keatae oshi enkiti aji naitobiri nepiki teine nepejori pooki toki naa kemitiki nai ina puro eiliep, nelo alo aitobir entoki naa kemitiki naa neinyal naa eloing'ang'e, naaku enetipat inia siai.

Kaidim naaji nanu atejo enetipat pee eyas ena mbae ore naaji tee biashara pookin amu meeta entoki ore entoki nigira aing'oru naa pidupore ena duo siai eno arashu pidupore enaduo siai eno naa njere tenijo naaji entoki naasita tenewueji naa keesitae entoki naijio kegira ele tung'ani ailepie Kuna tokitin enyena arashu kegira aipim too irbaketi pee epiki naaji bei naaje amu emanike kejo naaji oltung'ani kayieu enatoo kitii neyieu olikae ena sapuk neeku kepikita naa njere pee eor bei ekuna tokitin naa kitelelek naa enakataa amu ore pelotu orkastomai matejo ketiu ebaket kiti naa keleleku esiai amu ebukoki ake time amu empimu ake nibukoki alang teni mpima too Nkonyek amu keeku naa asara naa enetipat naa pee eyas pilepie naa ore pee etika tene wueji naa kejo peeku ore oltung'ani oyim nedol Ajo kegirai amir ashu kitodolu Ajo osokoni ele loo nkuk neeku enaduo pilepikie Kuna tokitin apik shuma tene wueji aa njere keeta ntokitin are Kuna kejo peebol biashara ena ena enkuk naa enkae toki naijio ekegirai aipim nkuuk

ore naaji enduata ai tenaa unoto naaji nauni endakin tenaa aji naaji green house naa kaidim naaji nanu atejo kidimi anoto endakin sidan amu ore naaji enduata ai naa karep nanu ore duo amu mitum endaa sapuk kake kaidim naaji atarepa amu oree peuni naa kidimii naaji anoto pekuun kumok oleng eyimu enaaji ee green house amu edim naaji ayau empekuu naa enkabila akeyie naaji akeyie enkae peeku arashu edim naaji ayau nkabilaritin kumok oo mpekuun nilotu aun tine naaji edim eyeu atatema tenaa keyasisho neeku kaidim naaji nanu atejo karep enasiai amu kesipa Ajo etum endaa kake mitum duo enoshi duo matejo ekai uni ekae ong'uan matejo ekae tomon olchamba yaani Kuna ekai duo sapukin etum duo endaa kake mitum ndaa sapuk akkae kesipa Ajo ketumi ndaakin naaji emuraa arashu etumi endakin sapukin eyimu naaduo green house naa enetipat amu kidimi naaji kitobir endaa amu etum endaa nemeeta ena nyamali ekuna moyiaritin arashu mmee haraka peyie ekwetiki Kuna moyiaritin noshi naakwetiki ndakin tenkaraki kikenoro naa ninye neeku kaidim naaji atejo kaisidai oleng green house tenintumiai aunishore

kaidim naaji nanu atejo amu kanyor naa nanuamu ore naa ena toki naaji hand ball ashu ena naji hockey naa empira sidai oleng naa kaidim naaji nanu atejo kanyor amu ore hockey naa keetae oshi iltung'ana onyori enkiguratin kumok oleng ashu keetae iltung'ana onyor ena kiguranit kumok oleng arashu keetae iltung'ana onyor ena kiguran too nkoitoi kumok oleng amu tenijo aing'or ena toki naa entoki sidai oleng amu emaniki naaji keetae duo enkiguranitin kumok neetae oltung'ani laa kenyor ake duo ake ninye ena toki nabo duo etaa kelelek ijio aas ena kiguran naa kegol oleng amu teneitu eretena oleng naa kelelek kiumiza ena pira neeku ore entoki nias naa pinjopo pidim atomitu keon pee mikiumisa ena pira ashuu pee mikiosh naa irkulikae Tena toki kake kaisidai naa amu ore pias mazoezi naa kitobir osesen neeku kaidim naaji nanu atejo kaisidai ena toki amu nkishu oltung'ani mikimitiki naaji eyaku orkiti tung'ani ake lemeeta entoki naasitanikincho sii naaji tererena keon pilipie naaji talent ino mehomo shumata neeku Nena tokitin naaji nanu aidim atejo

Kaidim nai nanu atejo ore esidano nai naata ramatare naramatishoreki nai enkop alang enkiremore nai Kaidim nai nanu atejo, ore dei enkiremore too nkule saii naa majo nai nanu kajo ketoron amu meetae entoki sidai naji enkiremore amuu eidim nai atudupore nai enkiremore to nkoitoi kumok oleng kake keata nai sii ninye ntokitin nai naata amu kelo naa niunisho, niun eladuo ilchamba ompaka neishunye evalio enkulupo peedol naa ajo ore inakata keaku asara kiyaki eladuo ilchamba, neaku saasingine esaa eya nijo aunisho enaduo, nijo aun enaduo indaa ino nikiyaki asara amu ijo imaniki ajo iwun entoki naji ilnyanya nikiyeki asara amu meshuku egarama onaduo iropiyiani nitumiya, imaniki elotu orkurto nemut pookin, ntokitin naijo nena ore naa peengori eramatare oonkishu naa keidim ashu eramatare ake iyie duo nai enkae ramatare ake iyie naa ijo naii, eramatare nai niramat enkop naa esidai nai oleng amuu, ore piramaat naa kenyoorr nai pooki toki, meeta entoki nemenyor eramatare oo tinijo nai aing'or eramatata nai niramatita enkop ino naa esidai naa dei amu ore piiramat pooki toki neilepunye valio epooki toki naaku kegol naii tenijo amut nai pooki toki niramatita nenere niramat naa kesidanu naa amu keleleku imbaa ,naaku kajo naa nanu matejo esidai oleng.

Ee kesapuk enasiai tenkop aang amu ibelekenye enkop amu melasima pipotuni ofundi le pookitoki amu tenijo nai aingur pooki toki amu meeta enkaji nimijo alo epikitae tails ashu meeta enkaji nijo alo etii ofundii opikitae tails ataa nye tenijo asher emplot ino na tenijo aingur netaa amu ore enesimiti na kesieki adanya neaku ore nai petum ofundi sidai ninye ipimieki petumoki atadol ajo kanyio itoshea enewueji neakh ina pidolita egira enamashini amu ninye egira ltunganak aitobirie nkajijik enye apikie esimiti ninye epik abori ninye itoku aakubninye epik mploti enya neaku kaidim nanu atejo enetipat amu kirembesha enkaji

Ore nai ntokitin naidim ataa kadolita tenewueji na kadolita ejo kengas aaku embalai naitodolu siaitin pookin naidim Safaricom ataasa eimu nai esiai empesa nchere ore piriwaa ropiyani nakitodolu ropiyani nadung nchilingini oropiyiani teniriwaa aa nchere nijo nai aingir tenewueji pre ebaki nchilingini nabo o ntomoni nauno n epesho ake iriwaa ore amsini mbaka mia meeta entoki nikidung nintoki arewa nchilingini miatano ambaka enchata nedung nchilingini tomon omiet nintoki arew enchata akeyie nintoki adoli emoshi kata enintau iropiyiani inonok te atm neaku nona tokitin adolita

Kaidim naaji nanu atejo ore naa naji ena sacco e koparetif naa, maata engeno naipirta ena siai kake ayiolo naaji ajo encheki naaji ena naipirta esia oo ropiyiani kake, maidim duo naaji nanu atejo kaidim naaji ataasa ena siai maata engeno. Lasima paata engeno naje paidim ataasisho tena Sako enye ashuu tena Sako e Koparetif Bank. Amuu imikwetiki taa naji ake aass esiai ooropiyiani ooltunganak oltungani miyiolo naaji oltungani ajo kakwa ashu kalo kereti oshi esuj ninche kulo lewa peyie eyasishore tenewuji. Niaku ore naaji engeno naa naji niyieu peyie iyasiho tene wueji naa eeeeeh lasima naa naji peyie ilo sukuul amu ore peyie ilo sukuul niyiolou orkereti oitumiyai tenewuji. Lasima naa piitaasishe ake ninye tenaampuni too rishat naado matejo akeyie ilapaitin akeyie naaji oikash oota esiana amu inakata naa naji indim atayiolo ajo, kainyoo naloito dukuya tiatua ena ampuni. Niaku ore engeno naidim naajia nanu atejo ketum oltungani eninko tenintumia iropiyiani, niyiolou eninko teniasaki iltunganak esiai irkasitomani linonok esiai. Niaku ore naaji engeno naa ene sukuul naaji aidim aterepa oleng tene wueji

Ore ntokitin nadolita tene wueji naa kadolita ewueji naijio kelimu naaji nchere ejio tenijo aing'or Kuna egelare etikii eshaa naaji natiiki najoitoiyoi ene ndaa amu tenaing'or naa kejoitoi ele kitok lee catholic ninye orkitok tene kejoitoi naa kegirai naaji aiton iltung'ana aa ntariki naudo olapa lee miet ele Ari likiitu eiteru saa tomon are entedekenya matejo ene nteipa ashuu ninye egirai Aiko nadolita naa naaji kejoitoi keetae nkejek emiet neetae nkejek artam omiet nincheadolita tene wueji naa teniyieu nilak Kuna ropiani etae naa enatoki naa pay bill nchere tomon uni tomon uni tom uni nkatitin uni neitokini naa ata account number tikitam onom obo tomon ong'uan naitoki adol enkae najoitoi

Ore Nai entoki nalotu ndamunot tanadol ena enadol enatoki e atim na nchere pinoto oropiyiani na enkitaunoto oropiyiani na entoki imaniki mai oltungani aa iyieu nibol enatoki naji kcb aa na lasima pilotu aimaa kuna tokitin na mesuji sheria naaku inatoki nai nataa kalotoki ndamunot tenira oltungani oasita biashara na ekilotoki nai einatoki nai nalotoki ndamunot amu indim niata ropiyani inonok nimiyieu ninap ropiyani tembene ake ashubiragie tiaje na ekiboloki na embenki amu ekincho nkoitoi sidai metaa indim ataa keponari naduo ropiyiani nindim aisilemu ropiyani amu indipa ainoto ropiyani neaku inatoki nalotu ndamunot tanadol enatoki aa nchere ore ena atm kitauni ropiyani ni depositi neaku ina nai nanu nelotu ndamunot tanadol ena toki enkitauoto

Ore enkibelekenyata enabae tidialo aang na ibelekenye enabae oleng amuataa teniata pooki toki niyieu nias na naitaa kulo kerengeti sapukin anaa no narok epuoikajiado ,nakuru ashu akeyie kulo kerengeti akeyie nai oilepa nai shumata amu keasishoreki kuna tokitin teniyieu nintau oltungani esiana oropiyiani eimu enatoki naji atam nidol ajo ore enkumoi oltunganak na kuna mashinini easishoreki neaku ore tidialo aamg na kesapuk esiai amu iyook naa oleng pitumoki ataa ikidil nai ltunganak aishuhulikia tesiokinoto kake enijo aingor netaa isapuk enasia oleng amu ore petii nkera sukul na lasima peimari apik iropiyiani ashu ore na kulo olakitae teserklai neaku tenijo aingur keasishoreki enatoki tnkoitoi sapuk oleng

Ore kaidim atolimu ano kanyio nagira aasa tene ana entoki nagira adol tene na ore entokinaidim atolimu tenewueji a Kadolta kulo tunganak aare aa ore eimu kuna aaik nagira aasa na nchere Adolta oltungani ogira aishooyo sitimi aa matejo nchilingini aa kinyangua enakiti dooli neaku ore biashara nai adolita nanu egira aasa tene keetae esiai ombiasharani tonkoitoi kumol amu indim oltungani aataa keyieu ninyangu enatoki neaku ore peaku iyieu neaku ore ena enkinyangare eapa na kehi yau maishoo neakuvore pinchoru ropiyani naisho enatoki neaku enatoki nanu adolita easitae tenewueji na kitelelek esiai amu meatae oltungani oigil ajo kesujuitae olikae neaku inatoki adolita easitae.

Ee ore naaji nanu entoki nadolita tenewueji naa entoki naji report naaji ena naitodolu nchere keetae matejo naaji ropiyiani naitimiaki tene wueji aa taa ninche naaji itumiaki aah recurrent expenditure ninche taa naaji nena ninche kuna naanyori neetae naa kuna kutik sikitok doropu naa ninche eji development expenditure matejo niaku ninche duo naaji ejoitoi naitumia ninche kuna aa nchere eidamayu naa nchilingini kuna ashua matejo duakeyi nchilingini aa nchere keitodolu ajo ore matejo naaji ele apa olari le tikitam oo tomon o naudo olari le tikitam o tikitam neitumiaki kuna ropiyiani apa kulo tunganak nitoki taa aikunari nijia egira aapuo nijia ompaka nipuoi olari le tikitam o tikitam oo kuni ombaka neitokinini apuo alari le tikitam o nguan neji eitumiaki ena siana oo ropiyiani nijo naa aingorr keetae kuna nailep njii neitodolu naa ajo keilepita egirra ailep ailep niaku ina toki duo adolita nanu egira aasa tene

Ee kaidim nai atolimu pii ajo kanyio nagira aasa tene na ore nai peaku embae inonok nai indim nai tenijo aitumia enkongu ino na indim naai ataa imusumusu entoki naidim atejo keeta entoki nagira aendelea tene aanchere idol na ltunganak eoshitoi orekeri keetae service na indim atadua ajo keponui neoshi orkereri amu adolita na eletungani aa ninye ole security oitasheki ltunganak aanchere ninye oitashieki migiroo na inewueji omeeu likae tunganu amu tinino aingor na keetae enatoki naji revenue, returns nagirai airegister neaku naa kishorua serkali nkolongi matejo jumaaine eishunye neaku tenijo aingor eneasitae tenewueji na tenintoki aingor ijo sipitali amu keetae sipitalini na tenintoki aingor naore tedekenya keoshi olaini pejing neaku inatoki nanu naidim ataa kadolita

ore naa entoki naitelelek ena siai oo marashini naa keeta iropiani amu ore ena lelero nikitii naa miilo ake duo enaa enitiu itu iyalare ina marashi amu ibelekenye enkop etaa lasima peetae. meekure aa enapa rishata nilo oltungani ingou ashu kitara enkima nilo duo ake itiu nejia kingu osesen ata ninye intuke amu ekiar enkima neeku meijo ninye intuke, Neeku naa etaa kinyangu iltunganak kuna marashini peeyalare naa kitodolu ninye ajo safi ele tungani. Ene tipat sii ena siai amu ekincho iropiani ashu faida sapuk

Ee tenijo ore entoki naidim ataa kalitu ndamunot na kishaa pairejista enatoki naji kra aanchere iyiolo ajobkifaa ake kwwtae oshi enaningik airegista ashu ai fill returns pooki aa nchere kifaa pifill ndua returns aanchere keetae duo erishata na lasima pigil airenew naduo tokitin na elintalaki iropiyiani tenitulak inatoki neaku keji tusuja sheria nchere eishoruaki matejo jumaaine amu ninye eishunye enatoki naifiki kra amu ore ingira aitobir ina kra na ilak mia pintokimi alak neaku kitadolu ajo enetipat enias ena

Ore entoki naitadamu nanu ena recite naa enoshi kata indipa ainyangu intokiking toldukai. Kaitadamu sii intokiting kumok amuu ore naaji paalo abaya atuaji naitayu nena tokiting ore ake peelo peishunye naitoki aitayu omaishu naitoki alo aitoki ayau naa kaaliki nayiolou eneba inaitoki alo ayaou .Neeku naa ore oshi ena recite naa imaniki naaji aawa orkilo lesukari naa kuna ropiani emiri neeku ore ashuko ore burget ai naa kenyikakino ake. kitodolu sii entoki namiri intokiting